Ũndũ wa mbere nĩ atĩ nĩ ĩnyihagia ũgwati wa hathara tondũ kwĩ mĩmera ĩmwe ĩkaga wega kana mĩmera nĩ ĩrĩ mabata ngũrani kogũo ũgakora mĩmera ĩmwe nĩ ĩkaga wega hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbũra nyingĩ na ĩngĩ ĩgeka wega hĩndĩ ĩrĩa gũratĩ mbũra kogũo hĩndĩ ĩrĩa wahandanĩria na tũge mbũra ĩkĩage nĩ ũgũkora mũgũnda waku ndũkaga irio ĩrĩa citagĩbataraga mbũra nyingĩ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ o ũndũ-inĩ ũcio mĩmera nĩ ĩgĩteithagia na kwongerera ũnoru wa tĩri mĩmera ta mboco nĩ yongagĩrĩra onũru wa tĩri kogũo ĩgakorwo nĩ ĩranyihia bata wa kũhũthĩra mbataraitha imwe ,ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mahinda ma gũkũra mĩmera ĩmwe nĩ ĩkũraga tene na ĩngĩ ĩgakũra ĩcereirwo kogũo ũgakora ona ĩngĩ aga mbura kana nĩ ũgũkora imwe o irĩa ciakorerewo nĩ mbura nĩcio ikoragwo igĩkũra na irĩa ciaga gũgĩkorererwo igagĩkorwo nĩ cia kĩhoma kogũo ũgagĩkora ndũnathiĩ hathara mũno, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mĩmera ngũrani no ĩgĩteithagia kũhũrana na tũtambi na mĩrimũ ĩmwe ũgagĩkora hĩndĩ ĩria wahandanĩria mĩmera ĩyo tũtambi tumwe nĩ tũgĩkoragwo tũkĩhũrwokana tũkĩaga.

Ũcenjia wa rĩera nĩ kĩndũ gĩ bata mũno harĩ ũrĩmi tondũ tuge kĩndũ ta ũrugarĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũrugarĩ ũracenjia nĩ kĩndũ gĩ bata mũno harĩ nginya gũita gwa kĩro tondũ kĩro kĩendaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na ũrugarĩ mũingĩ nĩguo matunda magĩkorwo nĩ marathondekeka. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũrugarĩ nĩ ũnyihagia maaĩ marĩa me mũgũnda kogwo no matũme irio cikĩage gwĩka wega kana cikĩũme. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũrugarĩ nĩ ũteithagia na hĩndĩ ĩrĩa kũrakĩendwo irio cikĩũme mũgũnda, ta hĩndĩ ya magetha ũrugarĩ nĩ mwega mũno, kana rĩũa nĩ rĩendekaga nĩguo irio cigĩkorwo cikĩũma. Ũndũ ningĩ nĩ atĩ maaĩ nĩ makĩrĩ bata mũno hĩndĩ ya kũrĩma na hĩndĩ ya kũhanda, na mĩmera gũkũra maaĩ me bata mũno. No ningĩ maaĩ maya makĩrakiumana na mbura na hĩndĩ ĩrĩa mbura yaingĩha, mbura no ĩrehe kĩguũ kĩrĩa kĩngĩtũma tĩri ũthiĩ na mĩmera ĩyo ĩkĩage gwĩka wega, kana mbura iyo, kĩguũ kĩu gĩgakuua thumu wothe ũrĩa wĩ tĩri-inĩ na irio cikaga gwĩka wega. Kĩndũ kĩngĩ nĩ ta kĩndũ ta mbaa. Mbaa nĩ ĩcinaga irio, tũgĩtaga irio ta nyanya kana spinanji ũgakora citireka wega.

Maũndũ maria ndĩreka kũmenyerera indo cĩa mũoyo irĩa cĩtũrĩgĩcĩirie nĩtagũkorwo nĩtũramenyerera harĩa indo icio ciraikara ta kũmenyerera mĩtitũ, kũmenyerea mĩtĩtũ ndĩrahĩa, kũmenyerera mĩtĩ ndĩratemwo mũno nĩ andũ kana gũkĩmenyerera ona yatemwo nĩrakworwo ĩkihandwo ĩngĩ. Ũndũ ũngĩ ĩnĩ gũthoma maũndũ megie nyamũ ici ta kwĩrorera televisheni -inĩ kana gũgĩthikĩrĩria rendiũ-inĩ kana ona gũkĩingira mĩtambo-inĩ ya intaneti kũmenya ũrĩa indo ici cigĩikaraga . ũndũ ũngĩ nĩ kũmenyerera gũte takataka, tondũ he takataka ĩmwe cĩngĩtũma nyamũ ici cigĩkue hindĩ ĩrĩa ciarĩa, kana hĩndĩ ĩrĩa ciagicemania na takataka ũcio, tũge ta takataka wa fertilizer, nĩgũkĩmenyerera hĩndĩ ĩrĩa tũrakĩhũthĩra. Ũndũ ũngĩ nĩ kũrĩboti nyamũ ĩrĩa ciakĩonekana gĩthaka-inĩ cĩũrĩte, tũge ta nyamũ ta hiti ũguo irĩa cigĩkoragwo nĩ cioraga rĩmwe kũrĩa gamepark kwa ũguo rĩrĩa cionekana mũcĩ-inĩ ũgaciriboti. Ũndũ ũngĩ nĩ kũrũmĩrira watho wa andũ a wild life ona hĩndĩ ĩrĩa nyamũ cĩngĩkĩura tũtigagĩciũrage tũgagĩkorwo nĩtũraciriboti cikaĩyĩrwo na maũndũ maingĩ maingĩ.

Gĩthumo nĩ kũndũ kũrĩ ũrugarĩ mũingĩ mũno na wambere nĩ atĩ gĩthumo ũrugarĩ ũyũ ona nĩ ũkĩrehaga mathĩna ma gũkorwo irio citireka wega tondũ nĩciragĩthũkio nĩ ũrugarĩ ũcio. Ũrugarĩ ũcio ũgagĩkorwo rĩmwe nĩ ũraingĩha mũno na ũgathũkia irio. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mbura ũrĩa ĩgĩkoretwo ĩkĩura ndĩramenyekana, kana míiurĩre ya mbura ĩgagĩkorwo nĩ ĩracenjia koguo nginya mĩhandĩre ya andũ aya ĩgagĩkorwo ndĩramenyekana wega kana andũ matirakorwo makĩmenya makũhanda na njĩra ĩrĩkũ. Mbura ici nene rĩmwe nĩcirakĩrehe gũgĩthũkia irio na cikarehe nginya kĩguo kĩrĩa kĩrakua nginya tĩri na gũkua nginya irio ciao koguo magakorwo nĩmarathiĩ hathara. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ arĩa maraikara hakuhĩ na iria rĩrĩa inene rĩa Victoria, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura nene nĩkũragĩa na mĩihũro koguo magagĩkorwo nĩmarakĩũrĩra mĩihũro ĩyo koguo magakorwo nginya nĩmagĩthũkĩrio indo ciao kana irio ciao. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mĩgũnda ĩno ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura nĩragĩkorwo ngina irio iria makĩhandĩte nĩcirathũkio nĩ mbura ĩyo. Mau nĩ maũndũ mamwe.

Ũndũ wa mbere nĩ gũgĩkorwo mũndũ nĩ ararĩma na maaĩ ma gũitĩrĩria aah kuma mũgũnda-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kwaga kũharĩria mũgũnda na kũrĩma mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wagĩka ũguo nĩ ũragĩtũma tĩri ũkĩũre maaĩ maingĩ. Koguo okorwo nĩ warĩmĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rita rĩrĩ ngaga kũrĩma. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhanda irio ngũrani, tondũ he irio imwe ciĩtiragia rĩera rĩũru, na ingĩ citihotaga. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhanda irio icio ciretĩiria rĩua rĩingĩ. Koguo ndĩrakora hĩndĩ ĩyo ndahanda ndigũthiĩ hathara mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhanda mĩtĩ mũgũnda-inĩ, tondũ mĩtĩ ĩmwe nĩ ĩĩteithagia na kũhũrana na rĩera rĩũru kana kũgirĩrĩria nginya kĩndũ ta rũhuho gũthũkia irio ciaku. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthĩra thumu handũ wa kũhũthĩra fertiliser, tondũ thumu nĩ ũteithagia kũnyitĩrĩra maaĩ na ũgagĩteithia nginya kũnoria tĩri ũcio waku. No wahũthĩra bataraitha, bataraitha ndĩteithagia na kũnyitĩrĩra maaĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ, nĩguo kũmenya ũrĩa rĩera rĩaku rĩgĩikarĩte, nĩguo mũndũ akĩhote kũmenya kana nĩ ekũhanda kana ndakũhanda, tondũ nĩ ũkũmenya kana mbura nĩ ĩgũka kana ndĩgũka.

Ũhandi wa irio ici, kana rũcio rwa irio ici, rwa ũhandi wa irio ici nĩrwega, tondũ nĩndĩrona andũ aingĩ nĩmagĩkoretwo makĩenda gũcihanda na magagĩkorwo nĩmarakĩoerera ũndũ ũyũ na ũritũ na njĩra njega, tondũ ona mĩena ĩmwe mũno nĩrakĩaga mbura, tondũ rĩera nĩrĩcenjetie mũno bũrũrinĩ wa Kenya. Na ũgakora ti kũndũ kũingĩ kũraura maita maingĩ kana hĩndĩ ĩrĩa kwaura ũgakora ti mĩena yothe ĩrakinya, koguo mĩena ĩmwe nĩrĩ na kwaga mbura mũno koguo irio icio citirahota gwĩtiria ng'aragu kana gwĩtiria riũa inene, andũ nĩmaragĩcioerera na ũritũ magakorwo nĩmaragĩcihanda mũno, koguo ndĩrona nĩ hagũkinya handũ andũ aingĩ nĩmagũkorwo makĩhanda irio ici, tondũ ũndũ ũngĩ irio ici citirakĩoya mahinda maingĩ mũgũnda, koguo andũ no marakĩona cirĩ njega gũkĩra ici cia tene.

Kwĩna maũndũ maingĩ marekwo nĩguo mĩtĩ ĩgĩkorwo kana mĩtitũ ĩgĩkorwo nĩ ĩrarorwo tondũ wa mbere kwĩ mũtaratara wa kũhanda mĩtĩ warehirwo nĩ thirikari ĩno ya andũ nĩ marakĩrwo magĩkĩrwo nĩ marahanda mĩtĩ nginya mũthenya ũgĩkĩrwo nĩ wa kũhanda mĩtĩ ũrĩa wĩtagwo mazingira day ũgĩkorwo nĩ ũrekĩrwo nĩguo gũkũngũĩra kũhanda kwa mĩtĩ mĩtitũ-inĩ itũ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kwĩna mĩkana na mawatho mekĩrĩtwo ya kũmenyera mĩtitũ itũ na kũmenyerera mĩtĩ itũ koguo hena watho rĩrĩa mũndũ arakorwo nĩ ara tema mũtĩ agakĩrwo nginya o hĩndĩ mũndũ atema mũtĩ agagĩkorwo nĩ arahanda ĩngĩ ĩrĩ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kwĩna mĩtĩ ĩraheanwo mĩciĩ-inĩ itũ mũno mũno nĩ macibũ nĩ maraheana mĩtĩ ĩyo magagĩkoro ni maretanĩra mĩtĩ andũ magakorwo makĩmĩhanda mĩciĩ-inĩ mĩtĩ ya mĩkorobia nginya mĩtĩ ya matunda na mĩtĩ ĩtarĩ ya matunda nĩ ĩraheanwo mũno koguo maũndũ maya magagĩkorwo nĩ mara teithĩrĩria mĩti gũkorwo nĩ ĩra kũra nayo mĩtitũ itũ ĩgagĩkorwo nĩ ĩramenyererwo.

Mbeũ njĩthĩ nĩ andũ mangĩteithĩrĩria mũno harĩ kũmenyerera marĩa matũrigĩcĩirie ta mbere gũkorwo nĩ maretĩkĩra mĩtugo mĩega, mĩtugo ta ya ũhandi wa mĩtĩ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ andũ aya no magĩkorwo makĩingĩra mathukuru-inĩ gũthomera maũndũ megiĩ marĩa matũrigicĩirie, nagũgĩkorwo magĩka nginya maũndũ ma research, ũgagĩkora nginya andũ aya nĩ marakĩmenya njĩra imwe njerũ ciagũgĩkorwo mati marathondeka thitima kana magagĩkorwo marathondeka indo ta icio, matakũhũthĩra, kana makanyihanyihia ũhũthĩri wa indo ta betũrũ kana ndithũrũ iria ciragĩkorwo nĩ cirathũkia nginya mazingira maitũ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ andũ aya nĩ magũkorwo nĩ mareingĩria ngurubu-inĩ na magakorwo magĩka maũndũ manene, magagĩkorwo nĩ marakĩnyitĩrĩrwo kana makĩingĩra nginya indo-inĩ ta cia NGO ũguo magagĩkorwo nĩ maragĩthoma makĩria maũndũ megiĩ marĩa matũrigicĩirie. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ maraingĩra nginya ikundi-inĩ, magagĩkorwo nĩ maratheria nginya mĩtaa itũ na mĩciĩ itũ, magagĩkorwo amwe nginya nĩ mararĩma mĩciĩ-inĩ, magagĩkorwo mena mũgũnda wa wa community magagĩkorwo nĩ marakĩrĩma indo ta irio koguo ũgagĩkora nĩ marateithĩrĩria harĩ irio mĩgũnda-inĩ itũ.

Mogarũrũku ma rĩera nĩ macenjetie mũno mahinda ma gũkorwo andũ nĩ maragetha na kũhanda tondũ ũndũ wa mbere ta hĩndĩ ya kũhanda hindĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura andũ matirakorwo makĩhanda kana hĩndĩ ĩrĩa mbura nĩ yagĩũka ĩtaetereirwo kana andũ materĩgĩrĩirie nĩ maragĩkorwo makĩhanda naihenya mũno kogũo ũgagĩkora andũ amwe nginya matirakĩhonda kũhanda tondũ matia kĩharĩirie kana matiakĩharĩirie na matiakĩrĩmĩte nginya ta mĩgũnda ,ũndũ ũngĩ nĩ atĩ andũ amwe nĩ maragĩkorwo nĩ mararuta irio ciao tene tondũ nĩ cigũgĩkorwo cigĩthũkio nĩ mbura nene tuge ta hĩndĩ ĩrĩa hĩndĩ ya kũgetha gũgakorwo kwĩna mbura nene kogũo ũgagĩkora andũ nĩ mararuta irio ciao tondũ ni cigũthokĩra mũgũnda-inĩ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũcenjia wa rĩera nĩ ũkĩrehete maũndũ ma mbũra nene hĩndĩ ĩrĩa irio ciragĩkũra kogũo ũgakora nginya irio citirakũra na njĩra ĩrĩa njega, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩmwe nĩ kũragĩkorwo kwĩna riũa rĩnene mũno kogũo riũa rĩrĩ rĩgagĩkorwo rĩrathũkia kana rĩrakorwo rĩkĩhomia irio citũ mũgũnda-inĩ kogũo ũgagĩkora andũ matirakigetha na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ andũ nĩ marakĩona makĩhande kana magagĩkorwo na mĩtugo mĩerũya kũhanda irio irĩa ciretiria riũa rĩnene kogũo ũndũ ũyũ ũgakorwo nĩ ũroywo na njĩra nene.

Ũrugarĩ gũkorwo ũkĩingĩha nĩ ũnyihagia magetha tondũ wa mbere hĩndĩ ĩrĩa irio cirakũra citiendaga ũrugarĩ mwĩngĩ mũno nĩ ciendaga gũgĩkorwo kwĩna wĩigũ wĩho kana cigagĩkorwo ciĩna maĩ makũigana na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ nĩ ũkoraga irio ici kana ũrugarĩ ũcio nĩ ũratuma maĩ magĩkorwo makĩũra mũno kogũo irio cikaga maĩ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũrugarĩ mwĩngĩ nĩ ũkoragwo nĩ wendetio nĩ tũtambi tũmwe kana nĩ mĩrimũ ĩmwe kogũo ũgagĩkora hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mwĩngĩ irio ici nĩ iragũmĩrwo nĩ tũtambi tũmwe na mĩrimũ ĩmwe kogwo irio cigakorwo citireka wega, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nginya mĩtugo nĩ ĩcenjetie harĩ gũkĩrĩma kogũo andũ matiragĩkorwo moĩ nĩ atĩ magũkĩrĩma tondũ wa ũrugarĩ gũkorwo wĩ mwĩngĩ mũno kogũo ũgagĩkora magetha mao matiragĩkorwo me maingĩ ũguo, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nginya ũrugarĩ wĩ mwĩngĩ ũgũo nĩ ũrahutia nginya ũrĩmi nginya ta wa nyamu kana mifungo itũ mĩciĩ nĩkũo ũgagĩkora nĩ ĩrahoma nĩ kwaga maĩ ma kũigana na nginya nĩ kwaga irio cia kũigana.

Aya arĩmi nĩ makĩonete rĩera nĩ rĩragĩkorwo rĩgĩcenjia, koguo magagĩkorwo na njĩra cia kũhĩmbĩria ũndũ ũyũ, ta gũgĩkorwo nĩ maraitĩrĩria irio ciao maĩ, koguo ũgagĩkora andũ nĩ mathondekete mĩtambo ya gũitĩrĩria maĩ mũgũnda-nĩ koguo matigũtinda magĩciria kana magĩthĩnĩka nĩ ũhoro wa maĩ, nĩ atĩ andũ aya nĩmagĩkoretwo mena ũndũ wa kũhanda irio ngũrani irio imwe iria ingĩĩtiria rĩera rĩingĩ kana rĩera rĩũru, na irio ici itangĩhota gwĩtiria koguo ũgagĩkora mũndũ ũyũ ndagũthiĩ hathara mũno, na andũ amwe nginya nĩ moete ũndũ wa kũhanda irio iria ciretiria rĩera rĩũru kana ũrugarĩ mũingĩ, ũguo andũ aya ũgagĩkora nĩ marahanda indo irio icio mĩgũnda-inĩ yao ciĩiki, ũndũ ũngĩ andũ amwe nĩ maraga kũrĩma mĩgũnda hĩndĩ ĩrĩa marahanda, koguo ũgagĩkora mũndũ korwo nĩ arĩmĩte mũthenya ũcio ũngĩ kana kĩmera kĩu kĩngĩ ndagũkorwo akĩrĩma rĩngĩ, koguo agagĩkorwo nĩ aragitĩra ũigũ ũrĩa ũkĩrĩ mũgũnda wake, ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthĩra thumu handũ ha kũhũthĩra bataraitha tondũ thumu nĩũnyitagĩrĩra maĩ, ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthĩra tekinoronjĩ gũgĩkorwo makĩrora ũrĩa rĩera rĩgũkorwo rĩgĩthiĩ, koguo magagĩkorwo nĩ maramenya hĩndĩ ĩrĩa mbura ĩgagĩkorwo ĩkiura na hĩndĩ ĩrĩa gũgũkorwo na riũa rĩingĩ.

Andũ aingĩ nĩ magĩkoretwo makĩ makĩingĩra masacco-inĩ na magagĩkorwo nĩ mara nginya nĩ maraigithia mbia ciao sacco-inĩ, tondũ ũndũ wa mbere, sacco nĩ cirateithia andũ gũkorwo nĩ maragĩkiona kana nĩ maragĩkorwo makĩoya marũni na ũhũthũ mũno, na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mũndũ akĩiga sacco-inĩ nĩ agĩkoragwo maciaro no mega, maciaro ma sacco no mega gũkĩra maciaro ma indo ingĩ ta mabengi ũguo, koguo mũndũ akona nĩ wega gũkĩigithia na sacco, ũndũ ũngĩ wa sacco nĩ atĩ nĩ gũgĩkoragwo na kũnyitanĩra tondũ haha nĩ andũ moyaine andũ tuge nĩ ta andũ a matatũ ni andũ moyaine, nĩ andũ magĩkoragwo me mbiacara hamwe, nĩ andũ maramenya mathĩna mao, na nĩ andũ maroyana o enyewe, koguo ũgagĩkora andũ aya me sacco-inĩ no o marateithania na no o maranyitanĩra, koguo ũgagĩkora sacco ina ũndũ ũcio wa gũgĩkorwo nĩ mũyaine naũndũ ũcio wa gũgĩkorwo nĩ mũrenda gũteithania. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa rũni woya, rwa sacco ti ta bengi, hĩndĩ ĩrĩa bengi maragĩũka kuoya indo ciao, no magĩkorwo magĩũka kuoya nginya indo ciaku nginya ta mĩgũnda ũguo kana indo ciaku ta ngaari, no hĩndĩ ĩrĩa wĩna rũni rwa sacco, nĩũkoragwo na ũgitĩri ũcio wa gũkorwo atĩ indo ciaku citingĩkorwo cikĩoywo nĩ andũ acio a sacco.

Hĩndĩ ĩrĩa watũmĩrwo mbia kana watũmĩra mũndũ mbia, kũhũthĩra mũtambo wa Mpesa na nĩ arakĩenda kũruta mbia icio, mũndũ ũcio nĩ athiaga na thimũ yake, harĩa ha Mpesa he nduka ya Mpesa kana ĩnjenti wa Mpesa, agagĩkorwo nĩ arenda kũruta mbia icio, nĩ ahũthĩraga mũtaratara ũyũ, aingĩraga thimũ-inĩ yake akahingũra Safaricom, kana akahingũra apu yake ya Mpesa, arabu agagĩkorwo nĩ araingĩra harĩa ha withdraw cash, agĩkorwo nĩ araingĩra harĩa ha withdraw cash, agathiĩ harĩa ha gwĩkĩra agent number na store number koguo mũndũ ũyũ nĩ agĩkoragwo nĩ aheagwo ĩyo agent number kana store number. Agent number na store number nĩ ĩjenti ũcio kana nĩ cigĩkoragwo ciandĩkĩtwo harĩa nduka-inĩ arabu agagĩkorwo nĩ arekĩra mbia iria arenda kũruta kumia igana gũthiĩ na igũrũ, mbia iria mwene mwene nduka ya Mpesa akũmwĩra enacio kana no arute, koguo agagĩkorwo nĩ arekĩra mbia icio, arabu agĩkĩra mbia icio agagĩkorwo nĩ arekĩra Mpesa pin yake, na ĩkamũrehera message either etĩkĩre kana arege, etĩkĩra mbeca cigagĩkorwo nĩ ciathiĩ mwena ũrĩa wa ĩnjenti, na mwene ĩnjenti kana mwene nduka ĩyo ya mpesa agagĩkorwo nĩ aramũne mbia, na agagĩkorwo nĩ ũguo nĩ aruta mbia ciake kuuma kwĩ Mpesa.

Wa mbere nĩ atĩ mbeca cia thendi nĩ nini, na ndĩgĩkoragwo ĩĩ ta mbeca ya noti ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩĩ nene. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mbeca ya koini nĩ igĩkoragwo, kana ya thendi nĩ ĩgĩkoragwo ĩĩ nditũ gũkĩra ĩno ya iratathi kogwo ona gũte ti ũhũthũ mũno gũkĩra ya iratathi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mbeca cia thendi nĩ citũraga mũno tondũ citingĩtarũka ta mbeca cia iratathi. Mbeca cia thendi nĩ cimenyekanaga na ihenya, ta rĩu ingĩkũhe thendi ya ciringi mĩrongo ĩĩrĩ nĩ ũkũmenya nĩ thendi ĩyo. No rĩmwe mbeca cia noti citimenyekanaga mũno tondũ nĩ cikoragwo cihanaine rĩmwe. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mbeca ici cia thendi nĩ citeithagia andũ aya mahũthĩraga kana mamoragwo me a ikonomĩ ya thĩ. Andũ ta aya marahũthĩra koini mũno, andũ aya marahũthĩra, tuge ta andũ a matatũ, kana andũ aya mendagia indo nini nini ta marigũ ũguo nĩ makoragwo makĩhũthĩra thendi mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ thendi no citeithagia na gũgĩkorwo ndũgũkorwo, hĩndĩ ĩrĩa ũtararĩha indo nyingĩ nĩ wega gũkĩhũthĩra thendi handũ wa kũhũthĩra mbeca nene cia maratathi ta tuge ta ngiri ĩmwe na hĩndĩ ĩyo wathiĩ kũgũra indo cia ciringi mĩrongo...

Ciringi mirongo ĩtatũ nĩ mbia nini no mbia ingĩhũthĩka ta gũkĩgura indo nini ta tũkiuge gũkĩgura kredĩti ya thimũ. Gwĩ kredĩti ya gĩbaũ na ya ikũmi. No ngĩkorwo ngĩhũthĩra gũkĩgũra irio, irio ta nyanya, kana gĩtũngũrũ, kana matunda, kana nginya matumbĩ. No hũthĩre ciringi mirongo ĩtatũ gũkĩrĩha nginya bĩa ya kumia handũ hamwe nginya handũ hangĩ. Ũguo no mbeca cingĩhũthĩka kũrĩha bĩa. Nĩ mbia ingĩhũthĩra kũgũra indo cia nyũmba tuge ta kĩndũ ta tissue ũguo. No ngĩkorwo ngĩhũthĩra mbeca icio kũgũra kĩndũ ta maguta ma kwĩhaka. No ngĩkorwo ngĩgũra kĩndũ ta karamu, no ngorwo ngĩgũra kĩndũ ta iria ũguo. No ngorwo nginya ngĩgũra kĩndũ ta keki, kana indathi, kana mandathi. Koguo ciringi mĩrongo ĩtatũ ona cionekana ciĩ nini ũguo nĩ mbia cingĩcithũkia kũgũra indo nyingĩ mũno.

Gathandũkũ gaka ga kũiga mbiya karĩa getagwo karimu nĩ kanyamũ kangĩhũthĩka kwonereria ciana kũigaga mbia. Tondũ rĩrĩa mwana ona ciringi ona ta ciringi ikũmi ũguo kana mirongo ĩrĩ nĩ agũkorwo akĩiga mbia ici, na nĩ agĩkorwo nĩ agacihũthĩra mũthenya ũmwe. Kogwo nĩ ũrakorwo ũkĩbundithia ciana ciaku kana ũgagĩkorwo ũkĩbundithia ciana ici kũhũthĩra na kũigaga mbia ciao. Koguo ũndũ ũcio wa kũiga ũgagĩkorwo ona hĩndĩ ĩrĩa makaneneha nĩ ũndũ, tondũ nĩ wawambĩtie tene andũ aya nĩ magũgĩkorwo kana ciana ici nĩ cigũgĩkorwo cikĩnyitĩrĩra ũndũ ũcio na nginya gũgĩkorwo nĩ makaigithia mbia ciao maneneha, indo ta Sacco na mabengi-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwana araiga mbia ici nĩ arĩkoragwo na ũndũ ũrĩa wa kuga ena mbia ciake kana ena kĩndũ gĩake, kogwo nĩ arehaga ũhoro ũcio wa gũkenerera ũndũ ũcio na mwana ũcio ũgagĩkora nĩ aranekenerera mũno gũgĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa akahingũra karimu kau oona mbia icio no eke ũndũ. Kogwo agagĩkorwo akĩnyita ũndũ ũcio na ũgagĩkorwo nĩ ũndũ arakenerera mũno na nĩ ũndũ angĩenda nginya gũkorwo akĩenderea gwĩkaga.

Mbiacara no cihũthĩre mũtambo ũyũ wa Mpesa, kana nĩ cirahũthĩra mũtambo ũyũ wa Mpesa, gũgĩkorwo andũ makĩrĩhĩra, tondũ wambere mbia iria ciĩ Mpesa ti ũhũthũ mũno ciũre ta mbia iria mũndũ agĩkũnete na guoko, ũndũ ũngĩ nĩ cirahũthia maũndũ ma gũgĩkorwo andũ nĩ maragĩtia indo, na thimũ, koguo ũgagĩkora mũndũ nĩ agwĩtia kĩndũ na thimũ kuuma nduka yaku, ũkamũtũmĩra na ngaari, koguo hĩndĩ ĩrĩa watũma kĩndũ kĩu mbia iria agũgĩkũnengera arakũnengera na Mpesa, na Mpesa nĩ ĩrahũthĩra mĩtambo kana njĩra ĩmwe ya kũhũthĩra Mpesa nĩ kũhũthĩra kĩndũ gĩtagwo pochi la biashara, ĩrĩa nĩ handũ ũngĩikia mbia ciaku na handũ heigĩte kando he gũkĩra indo ici ingĩ, koguo mbia ciaku cia mbiacara nĩ ũrĩonaga ũrĩa cirathiĩ na nĩ ũrionaga kana ũrathiĩ hathara kana ũrathiĩ kana ũrathiĩ nĩũrona kĩndũ kĩega. Ũndũ ũngĩ no ũhũthĩre tirũ ĩrĩa wĩyandĩkithagia oneyo mũndũ nĩ aroraga kana niũrathiĩ hathara, kana nĩ ũrakĩingĩria mbia, no ũhũthĩre nginya gũtũmĩrwo mbia icio he akaunti yaku ya Mpesa, ĩno ya ya mbia, koguo mau nĩ maũndũ mamwe, kana no ũhũthĩre paybill ĩrĩa ũngĩnyitithania na bengi yaku, harĩa mbia cirĩikagio koguo nĩũrĩonaga mbia ũrĩa cirathiĩ.

Gũtha kamarĩ kacino-inĩ nĩ ũndũ ũngĩkorwo nĩũrakũrehera mbia nyingĩ o rĩmwe, na nĩ ũndũ ũngĩkorwo nĩ ũranina mbia ciaku ciothe na gũtha kũu. No gũtha nĩ gũkoragwo nĩ kũrarehe mathĩna maingĩ gũkĩra gũkorwo nĩkũrakũrehera mbia. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arotha nĩgũkoragwo na tamaa ĩho ĩgĩkoragwo ĩrĩho hĩndĩ ĩrĩa warĩa ũkona hĩĩ no ũrĩe rĩngĩ. Koguo ũgakorwo nĩ ũraigĩrĩra mbia ingĩ harĩ kamarĩ kau, koguo ũgagĩkora nĩũrahũthĩra nginya ta mbia cia mũcara waku, kana mbia cia mabataro mangĩ tuge ta mabithi ma ciana kana mbia cia mabataro mangi ta ma nyũmba yaku, kana nginya mabataro maku ta mũndũ kĩũmbe ũgagĩkora nĩũrahũthĩra mbia ici na rĩrĩa ciakĩura kana ciorĩra kamarĩ-inĩ kau ũgagĩkorwo nĩ ũranyitwo nĩ stress mũno. Na nginya maũndũ ma gũkorwo nĩũragĩkomba mũno, nĩgetha ũthiĩ ũgagĩũthe kamarĩ gaka. No rĩmwe kamarĩ nĩgakoragwo ga gũkũhe mbia no ũngĩkoerera atĩ nĩko karĩkũheyaga mbia no ũkorwo wĩna thĩna mũno, tondũ kamarĩ maita maingĩ mũndũ mbia nĩ iria ateyaga kũu gũkĩra mbia iria onaga kũu, koguo nĩ wega mũndũ gũkĩthema nako, kana akorwo nĩ ũgũgathaka ndũgagathakage maita maingĩ.

He mathĩna maingĩ makoniĩ rĩera andũ aya macemanagia namo, ta mbere nĩ mathĩna ma ũrugarĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ, irio nĩ cikoragwo cikĩhoma tondũ maĩ nĩ maragĩkorwo makĩnyuo nĩ rĩera rĩu kana ũrugarĩ ũcio, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, ng'ombe kana mahiũ nĩ magĩkoragwo makĩhoma onamo tondũ nginya nginya mahuti nĩ kũraga, na nginya maĩ ma kũnyua nĩ kũraga, koguo mahiũ maya magagĩkorwo no marahoma onamo, na nginya ũgagĩkora nginya tuge ta ng'ombe citiraruta iriia na gĩkĩro kĩrĩa kĩega, tondũ citiragĩkorwo cikĩona mahuti na maĩ ma kũigana. Ũndũ ũngĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura nene, irio nĩ cigĩkoragwo macio cigĩthũkio mĩgũnda-inĩ tondũ ta hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura nene na kwĩna kĩguũ, nĩ ũkoraga irio nĩ cigĩkoragwo cigĩthũkio, kana ũgagĩkora nginya tĩri nĩũrakorwo ũgĩkuo nĩ kĩguũ kĩu, koguo hĩndĩ ĩrĩa cihandĩtwo andũ matigũgĩkorwo makĩgetha na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mbura rĩmwe nĩ ĩthũkagia irio iria ciĩmũgũnda cirĩe cibatie kũgethwo, kana hĩndĩ ya kũgethwo hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa mbura, ũgagĩkora mbura ĩyo ya ũrĩra indo ta mbembe, mbembe icio iria ciragĩbatie kũma, cigagĩkorwo nĩ cirabutha, neyo nĩ hathara harĩ mũrĩmi kana harĩ mũndũ ũrĩa ũgĩkoretwo ũkĩiga indo icio.

Kandi ya Visa no ikorwo igĩtũmĩke kũrĩha o kĩndũ gĩothe kĩrĩa ũrenda kũrĩhĩra o handũ hothe ĩrĩ, thĩ-inĩ yothe, tondũ wambere, ta Visa nĩ ĩkĩhũthĩkaga kũrĩhĩra motungata ma mĩtambo ya intaneti, kana motungata ma online, tuge tahĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũrĩhĩra kĩndũ tamũtambo wa Netflix, kana kũrĩhĩra mũtambo ũngĩ o wothe, ũrĩa ũrahũthĩra mĩtambo-inĩ ya intaneti, mũndũ nĩagĩkoragwo akĩrĩha na njĩra ya Visa. Ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩkorwo hĩndĩ ĩngĩ ĩrĩa mũndũ arakiuma bũrũri-inĩ, nogathiĩ bũrũri ũngĩ, ũgagĩkorwo nĩ ũrahũthĩra Visa ĩyo kũrĩhĩra kĩndo nginya ta ndege ũguo. Ũndũ ũngĩ no ũgĩkorwo nĩ ũrarĩhĩra indo, kana hĩndĩ ĩrĩa ũragũra indo matũka-inĩ, ũgagĩkorwo nĩ ũrathiĩ ũgekĩra gakaandi kau ka Visa macini-inĩ, na ũgagĩkorwo nĩ ũrarĩha mbia icio. Bata nĩ atĩ, kaandi ĩyo ĩgĩkorwo na mbia iria cingĩhota kũrĩha, kĩndũ kĩu ũrakĩrĩha. Mau nĩ maũndũ mamwe ũngĩhũthĩra Visa ĩyo gũkorwo nĩ ũrarĩhĩra na maũndũ mangĩ maingĩ.

Mũtambo ũyũ wa QR code nĩ mũtambo wĩ bata mũno na nĩ ũrateithĩrĩria na maũndũ maingĩ tondũ kĩrĩa kĩrabatarania no mũndũ gũgĩkorwo ena thimũ ĩngĩhota gũ scan ni akonereria kamera hau na agacikani rĩrĩa ararĩha kogũo ũndũ wa mbere nĩ ĩrateithĩrĩria nginya na maũndũ magũgĩkorwo ũkora nĩ ũhũthũ mũno mũndũ kũiywo mbia ciĩ kaci kana ciĩ moko-inĩ no ciĩ thimũ-inĩ ti ũhũtho mũno gũkĩiywo, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ cirahũthia ũrĩhi tondũ ndũgũgĩkorwo ũgĩbatara nginya ta kũruta mbia icio bata wĩna thimũ ĩngĩhota gũ scan i nĩ ũragĩscani na ũgagĩkorwo ũkĩrĩha, ũndũ ũngĩ nĩ cirateithĩrĩria ona maũndũ magĩko tondũ mbia cigĩko na hĩndĩ ĩrĩa cirauma kuma mũndũ ũmwe nginya ũngĩ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ QR code ndĩrenda mũtambo mũnene ũgũo kana ndĩrakĩenda handũ hanene hagũkĩrĩhĩra no karatathi karagĩkĩrwo rũthingo-inĩ na mũndũ agagĩkorwo nĩ ararĩha, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ĩrateithia na mbĩacara ũgagĩkora andũ angĩ nĩ maragĩkorwo makĩheo ũtungata na ihinda rĩnini mũno kogũo ũgagĩkora mwendia kana mwene mbiacara nĩ aragĩkorwo akĩhe andũ aingĩ ũtungata tondũ marĩhi andũ matiragĩikara rainini mũnomagĩeterera kũrĩha.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenderio mũgũnda, mwendia nĩambaga gũĩbanga na indo ciake ciothe tagĩbandĩ, PIN ya KRA, na taitũ original, agagĩtigĩrĩra nĩa search mũgũnda wake, akagĩra marũa makwendia na marũa marũtha rwa kwendia kuuma obici, kana rũhonge rwa mĩgũnda, agagĩkorwo ena maratathĩ makwendia, na ngina marũa mamũhũri wa stamp duty, na akagĩra ngina certificate ya gũgikorwo nĩ ararĩhĩra mũgũnda ũcio, mweri marĩhi marĩa metagwo land rates, arabu mwenderio nĩ agĩkoragwo eharĩrĩirie na indo ciake, ta maratathi ma KRA, passport na gĩbandĩ gĩake, na ngina mbeca, arabu akeharĩrĩria ngina na wakiri wake, gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩ ũragĩbuata mũtaratara wa gĩthirikari. Arabu hĩndĩ ĩrĩa kwendia, mwenderio nĩambaga gũ search mũgũnda ũcio, arabu makandĩkanĩra maratathi makwendanĩria, na maga sign othe, mwenderio na mwendia. Arabu makarĩha, makarĩha na magakĩrĩhana, arabu magagĩkorwo nĩ mararĩha ngina maratathi maya ma stamp duty, na indo icio ciothe cigagitwarwo kũrĩa kwa wabici ya mĩgũnda, na andũ acio maabitha acio magatigĩrĩra mũgũnda ũcio nĩmwega, na magagĩcenjania taitũ, taitũ ĩgagĩkorwo nĩ yorĩa wenderio.

Kĩguũ kĩrĩa kĩrehetwo nĩ mbura nene nĩ gĩkoragwo gĩkĩrehe maũndũ maingĩ megiĩ mĩrimũ he mĩmera itũ na nginya he mahiũ maitũ, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kĩguũ nĩgĩkuaga nginya irio icio na mahiũ mau rĩmwe, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kĩguũ nĩgĩkoragwo gĩgĩkua nginya tĩri ũrĩa wĩ mũnoru ũrĩa ũgĩteithagia mĩmera gũgĩkũra, koguo mĩmera ndĩgũkorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ kĩguũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩgĩthũkangia irio irĩa ciĩ mũgũnda, ta hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na kĩguũ nĩ ũkoraga indo ciothe irĩa cirarĩ mũgũnda, nĩ cithokĩtio na cigagĩkorwo nĩ cirabutha, ũndũ tũngĩka kũhũrana na maũndũ maya, wa mbere, nĩ gũkorwo twĩharĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩma mũgũnda ndũgakĩrĩme hakuhĩ na rũĩ, nĩguo hĩndĩ ĩrĩa kĩguũ gĩgũka gĩtigũthokia irio ciaku, ũndũ ũngĩ nĩ gũthondeka mĩtaro ya maĩ harĩa maĩ marĩgeragĩrĩra, ũndũ ũngĩ nĩ nginya kũhanda mĩtĩ na irio irĩa ingĩnyitĩrĩra maĩ, kana indo irĩa ingĩnyitĩrĩra tĩri ,ta mĩtĩ nĩ ĩnyitagĩrĩra tĩrĩ mũno, koguo kĩguũ gĩtikũhota gũthiĩ na tĩri ũcio, ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩkorwo nĩ ũrahanda indo kana irio nyingĩ ngũrani, maũ nĩ maũndũ mamwe...

Kũrũa na tũtambi na mĩrimũ ĩrĩa ĩkĩgũmagĩra mĩmera itũ, na mũno mũno andũ nĩ mahũthagĩra njĩra ya kũhũthĩra ndawa, iria mahuhagĩrĩria tũtambi tũtũ na mĩmera ĩno, nĩguo kũnina mĩrimũ ĩyo. Ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa andũ mahũthagĩra, na njĩra ĩno nĩ ĩtũmaga, nĩ ĩrehaga mathĩna maingĩ, ngina kũrĩ andũ. Nĩũgũkora ndawa ici ciĩna chemical nyingĩ thĩinĩ wacio, iria cingĩrehe ngina thĩna ma mahũri, na mathĩna makĩmwĩrĩ harĩ arĩmi aya. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ, ndawa ici nĩ cigĩthũkagia mĩmera ĩmwe, ũgagĩkora ndawa nĩ wakĩhuhĩrĩria, no handũ wagũgĩkorwo ĩkĩnina tũtambi tũtũ kana mĩrimũ ĩno, ũgagĩkora nĩ ĩragĩthũkia ngina mũmera waku. Ũndũ ũngĩ ndawa nĩatĩ, dawa ici nĩ cirakĩrehe maũndũ ma cancer, tondũ ndawa ĩno hĩndĩ ĩrĩa yagĩtiguo kĩndũ taitunda-inĩ na itunda rĩu rĩthiĩ rĩrio, kana ona mũmera ũcio ũthiĩ ũrĩo, nĩ ũkĩrehaga maũndũ ma cancer mũno harĩ andũ. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ ndawa ici nĩ cithũkagia ngĩna tĩri rĩmwe, ũgagĩkora nĩ cioraga tũnyamũ tũrĩa twĩthĩinĩ wa tĩri tũrĩa tũgĩkoragwo twĩtabata tĩri-inĩ, koguo rĩrĩa tworaga tũnyamũ tũu, ndawa icio cioraga tũnyamũ tũu ithũkagia irio icio.

Kũrĩa njikaraga, ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũrehete gũgĩkorwo kwĩna mbura nene, na mbura ĩno nene nĩ ĩragĩkora nĩ ĩrathũkia irio, mĩgũnda-inĩ, ũgagĩkora ngina ta mbembe handũ cikĩagĩre, nĩ cirakorwo cigĩthũkio nĩ mbura ĩno nene. Ona hĩndĩ ya kũgetha ũgakora mbura ĩno nene nĩ yagĩthũkirie irio, na gũgĩkorwo nĩ ciabuthire. Hĩndĩ ĩngĩ rĩera nĩ rĩagĩkorirwo rĩrĩũru rĩgagĩkora kwĩna ũrugarĩ mũingĩ mũno, na irio iria twakĩhandĩte mũgũnda citiagĩrire, tondũ ruũwa nĩ rĩakĩarire mũno, na hĩndĩ ĩrĩa, mbembe icio kana, mũno mũno cikĩruta kĩro, gũkĩaga mbura, koguo magetha magĩkorwo nĩ mathiĩ thĩ mũno.

Ĩĩ barabara ĩno ya Nairobi Express way nĩ ĩrĩ mũtambo wa intaneti wa kwĩyandĩkithia harĩa mũndũ aingĩraga website-inĩ yao, ũgekĩra kana ũkahingũra akaunti yaku, wahingũra akaunti yaku ũgagĩkorwo nĩ ũra apply ĩ either ũhũthĩrage nyamũ ĩrĩa ĩtagwo ETC kana ũhũthĩrage mũtambo ũrĩa wĩtagwo MTC, na mũtambo ũyũ wa MTC nĩ harĩa mũndũ ũrĩhũthĩraga kandi, no mũtambo ũyũ wa ETC, nĩ ũrĩa wakinya station ciao, eeh ngaari yaku nĩ ĩrĩ scan agwo, na indo ciothe igakĩonanio hau, koguo ndũrĩhũthĩraga kandi, harĩa ũkĩ apply ĩ nĩ ũkũheana, nĩ ũkũihũria indo cia gĩbandĩ gĩaku, wũihũrie indo cia log book yaku, wũihũrie indo cia maratathi maku, na hĩndĩ ĩrĩa ũrakĩihũrĩa, nĩũgũgĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩhĩra nĩ ũkũrĩhĩra, hĩndĩ ĩrĩa ũraihũria na mũtambo wa ETC nĩ ũkũrĩhĩra ngiri ĩmwe, arabu nĩ ũkũheo thikũ ĩrĩa ũgathiĩ wĩkĩrĩrwo kanyamũ kau karĩa karĩ scan agwo karĩa getagwo OBU, arabu wagĩkorwo na akaunti, kana waheo kandi harĩa magũkioya kandi, ũgakĩmĩkĩra mbia kana waheo ETC ũgagĩkĩra mbia irĩa nĩ cirĩthiaga cikĩrengagwo na rĩu nĩ ũrĩrĩhagĩra na mĩtambo.